Aya kawarango pichaniendi, to waneno kacha ka wangi lemo kata matunda ma ochiek kendo makuar kabisa. Koro kaka inyalo cham chiemo niendi, wanyalo pone achiel kachiel koaye yien, to inyalo luoke gi pii maler, tikae akaya kata ichame achama achiel kachiel. Kendo yo machielo bende ma po nono ni wanyalo chamogo kata wanyalo chamogo olemo niendi en, inyalo kawe to timo itere kata industry kata itere itimo gimoro ni blending to iloso kode gimoroni juice. Kendo inyalo riwe gi lemo moko kendo oloso gimoro ni juice to imadhe bende koro achiel kachie.l Koro okchame koaye yien, koro itimo gimoro ni blending timadhe. Bende nyalo bendo ni bende en maber kendo en very recommended.